Ĩno nĩ cukuru, ĩtarĩbange, nguo cĩtibangĩtwo kana ĩgakũnjwo ikaiguo kũrĩa kwagĩrĩire, kana gũgakorwo arĩ thukuru ĩtiganĩirio andũ magathama, kana makahinga cukuru gũgacoka gũgoka andũ makaharagania indo gũgatuĩka gũtarĩ kũndũ kwega ona hanini, nĩkĩo nyũmba ĩharaganĩte ũguo.

Ũrĩithia wa mbũri rũrĩrĩ-inĩ witũ nĩ rwega mũno, tondũ rĩrĩa wĩna mbũri ĩkoragwo arĩ kũigithia nĩ mũthĩthũ ũkoragwo wũigĩte, atĩ wona waiga mbũri ciaku nĩikũheaga nĩitũmaga ũtuĩke nĩ waiga mũthithũ, atĩ ũngĩnyitwo nĩ ũndũ ũrabatara mbeca cia na ihenya, nĩũkũhota kwendia na ĩkũhengere mbeca ona no wũige mbũri, ũrĩithie mbũri ũtohereire mũkanda ũtuĩke nĩwakũiga, wona rĩrĩa wamĩoha na mũkanda gĩthaka, ũguo nĩkuga nĩkũrĩa ũrarĩa kana nĩ kũrĩithia ũrarĩithia.

Thumu rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ ũteithagĩrĩria mũno tondũ nĩ ũtũteithagĩrĩria gũĩkĩra marigũ-inĩ, gũĩkĩra onakorwo nĩ mbembe-inĩ rĩrĩa twahanda mbembe. Wona warutuo, wendaga ũkarutuo mbere ũgakorwo wahĩa wega, nĩgetha ũgĩcoka kũoya kũũtwara mũgũnda-inĩ waku, ona gũĩkĩra thara-inĩ kana mĩtĩ ya mĩkorobia-inĩ, nĩ ĩteithagĩrĩria mũno mũno.

ũitithia wa mbegũ, wagĩrĩirwo nĩwaambe ũharĩrĩrie natharĩ yaku, woye maratathi, wĩkĩre tĩri wĩkĩre nginya ona thumu, ũcoke wũitĩrĩrie maĩ ũwũige handũ kĩruru-inĩ kana rungu rwa mũtĩ kana ona korwo nĩ harĩa nyũmba ĩrĩa ĩkoragwo ĩĩ ya ũhehu, ũgacoka ũkoya mĩmera yaku kana mbegũ cĩaku, ũgaita thĩ-inĩ wa maratathi marĩa ũgatigĩrĩra nĩũrahe maĩ nĩgetha igatwĩka nĩciaumĩra wega

Ici nĩ irio cia mũgũnda, igatwarwo thoko, igatuĩka nĩ ciathũka, igacoka cigateo hakuhĩ na rũĩ kana harĩa maĩ marahĩte, igakĩrehe gĩko kĩingĩ, tondũ ituĩkaga nĩ ciatuĩka thumu, na ikanunga. Ũguo no ituĩke nĩ ciarehe mĩrimũ mĩũru, kana nginya rwagĩ rũkũrehe mĩrĩmu mĩũru thĩiniĩ wa andũ arĩa matuĩkĩte nĩ mararigicĩria handũ haha.

Hĩndĩ ĩrĩa mbembe ciauma mũgũnda, ciũkaga cikanĩkwo, wona ciaũma, igathandũrwo, ũguo andũ aya me haha maracithandũra, nĩ getha meherie mĩcakwe, macihuhe, macige, nĩgetha ituĩke nĩciaigwo wega ciekĩrwo handũ hega, handũ itegũtuĩka nĩcirarĩo nĩtũ, nĩtũmĩ, nĩtũgunyũ kana ciĩhuruta, ciĩkĩrwo ndawa kana ngũnia-inĩ ĩrĩa ĩ iratathi thĩiniĩ, nĩgetha ciakũrigĩrĩria mbũca citikaingĩre. Ũguo nĩguo kũrathiĩ na mbere haha mbica-inĩ.

Ici nĩ mboga cia managu, ciarĩkia kũrutwo mũgũnda, ithiaga ikabutwo, cigathambio wega na maĩ maraitĩka igathera wega, igacoka igakerwo. Ũgacoka ũgathiĩ ũgakaranga gĩtũngũrũ, na tũnyanya, na ũgekĩra tũmaguta tũracama, ũcoke wĩitĩrĩre mboga ciaku, ũkarange ũcikoroge ndagĩka cigana ũna, nĩgetha ikorwo ciahĩa. Rĩu ũcoke ũrĩanĩrie na ngima kana kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũngĩenda kũrĩanĩria nakĩo.

Warĩkia kũhũthĩra macini ciaku iria ũrahũthĩra ũthambie iria ithambagio ũgaciga wega iria ciĩkĩragwo ũiro ũgekĩra nĩũndũ wa kũgirĩrĩria gutu kana ciremwo nĩ kũruta wĩra na ũgaciga handũ hega handũ itarahũtania na maaĩ handũ itara hutania na kurĩrwo kana handũ ingĩtuĩka nĩiratũma kũgĩe na mĩtino, ciendaga cikaigwo wega nĩgetha cigakũhengere ihinda inene rĩa gũcirutithia wĩra.

Kũhũthĩra macini cia gũkama, nĩ kwega gũkĩra moko. Tondũ nĩgũtũmaga ũhiũhahiũhie mahinda gũkĩra gũkama na moko, na nĩ ũhotaga gũkorwo ũgĩkama iria rĩothe ũkĩhũthĩra macini gũkĩra ũrĩa ũngĩakama na moko tondũ nĩ ũkũnoga, na nĩũhotaga gũkorwo ũgĩkama iria itheru, gũkĩra gũkama na moko atĩ nĩrĩgĩire kinya ndomba kana gĩcoro kĩa ng'ombe.

Ndahũthĩra guoko, nĩ njikaraga mũno ngĩkarĩkia kwenja ng'ondu, no ingĩhũthĩra macini nĩ ngũhiũhahiũhia mahinda, gũthara mahinda, na nĩ ngwenja ng'ondu nyingĩ na nĩ ũndũ ũcio nĩ ũgũtuĩka wa kũndeithia mũno rĩrĩa ndĩrahũthĩra macini.